amu ketii irkiek ashu ntimi iwuetin kumok olosho le kenya niaku ketum inkineji entoki nanya nemoku ewuei netii

kisho iyiook biotisho sidai ,nituku isaregeta lang nikibik kiata biotisho sidai

kanyiangu intare, ashu inkishu, neisho tolapaitin okuni, ore peisho tolapaitin akuni ,natum faida onena tare ashu lelo kuo oini, niaku, kiaku naa anoto faida katitin are oropiani naterewuaki.